Tijni ber ahinya kendo achiel kuom berne en ni okonyi mondo irie fuonde ni. Jony manono ogoloni kendo oketi motegno ahinya.

Tije opog eyo mopogore opogore ejoot kind jowuowi gi nyiri . Nitie tije ma yawuowi timo gi mago ma nyiri timo, kaka tije ot kaka luoko sande, tedo, manyo yien ,luoko lewni mago meke nyithindo manyiri. To moko kaka dhi puodho, kwayo dhok, mago meke yawuowi.

Mondo ibed kod kungo, dwarore ni mokwongo ibed gi tich mitimo kata ohala no migoyo . Bang' mano, pesa miyudo koa kuom ohala kata tich mitimo no, ichako kunge ka inyalo kane matin matin e bengi mondo okunre mar ndalo mang'eny ma ka iyudo chandruok tinyalo tiyo godo.

An ahero nyiepo kama iuso kopog matindotindo nikech kuonde aina go iyudo ka bei ni piny kendo kata ka bei nimalo tinyalo wuoyo gi jauso maduok ni bei matin minyalo chulo. Seche moko be kuonde aina go inyalo kawe gowi kionge pesa.

Tijni tich maber kabisa. An ahere nikech en tich makelo mor. Saa asaya ma in e pap kineno ka jii goo mpira kendo jii oloyo okelo mor ahinya.

Akaunt matiyo go e bengi nayawo mar kano omenda. Omenda ma akuno go atiyo go saa asaya ka an gi chandruok . Omiyo okonya ga ahinya. Akaunt na mar bengi kata mar ong'we yamo ageno kuome ahinya nimar seche moko onyalo kata miya gowi sama aonge gimoro.

Kungo mar mbui osekonya ahinya. Mokwongo, anyalo nwango pesana saa asaya kamora mora ma antiere. Ok ochuno ni nyaka adhi e bengi e korka ayud pesano. Omiyo anyalo nyiso ng'ata ng'ata mondo oteme nikech ober.

Mokwongo piny owacho mar kenya nyalo miyo gik ma otiyogo e mbui obed maber ne jii duto ka gitimo ka gi

Midhiero ma jii romo godo kokano pesa e sime en niya, nitiere jokuoge manyalo wuondi makwal pesani mar ariyo seche moko wiyi nyalo wil gi pin mari koro kelo yudo pesani bedo matek.

Kiyudo omenda kokadho kuom paypal inyalo gole ka idhi e mbui . Kisedhi e mbui tiketo nambani mar simu tigole koka koa e akaunt ni kodhi e nambani mar simu. Bang'e tinyalo gole agola e simbi kata tiyo kode ka en e simu kanyo.

Gima timore kae en ni jii ng'anyo to police obayo teargas mondo okee jogo mang'anyo nimar seche moko gilawo polise koro polise ba teargas mondo okegi kik giketh gik moko kata kik giinyre giwuon.

Huduma center osekonya e yore mang'eny, ahinya ahinya to mag yudo kony mag gige sirikal ma piyopiyo. Osekonya nikech nitiere gik moko ma an owuon ok anyal timo kata mok ang'eyo timo kokalo e mbui. Omiyo kadhi huduma center tikonya mapiyo.

Technology konyo eyore mang'eny ahinya ahinya to mag somo. Anyalo bedo ni asomo kenya ka to anyalo wuoyo gi ngama a e piny machielo kamoramora mabor. Omiyo mano wamiyo wawilo paro e gik mang'eny kendo mano konyo ahinya.

Nikech chandruok jamak jii, saa asya ma ng'ato ok ochano dwarore ni kinde ka kinde sama ikano omenda mari kata sama ipogo, tiketo tenge mano minyalo tiyogo ka gimoro obiro ma apoya nono.

Sani tiyo gi ong'we yamo oketo tiyo gi bengi obedo mayot kabisa nimar, ok ochuno ni saa asaya midwa golo pesa kata midwa keto pesa ebengi tonyaka idhi nyaka ebengi. Inya tiyo gi ong'we yamo kiketo, igolo kata kioro.

Lendo lendo ma iywayo go jonyiewo chiko nyiewo mara ga nikech seche moko wiya nowil ni onego anyiew gimoro to kawinjo kilande tadhi paro. Mar ariyo, seche moko nokang'eyo kama niuse gino koro kawinjo kilande tadhi tanyiewe.

E aluorana jii ohero tugo tuke kaka mpira kod amen. Tuke mpira kod amen keto jii motegno. Tok mano kende, bende ginyalo miyi pesa kituge e okang' mamalo.

Pod atiyo gi yedhe nyaluo. Gimomiyo en ni, giyudore mayot e dala, e alwora kamawadake, kata mana e bungu mani machiegni kodwa. To kok giyudre machiegni, bende inyalo nyieo gi bei mayot.

Inyalo geng'o gombo mar nyiew gik moko ma ok opangi. Ka idhie chiro tiinyiew mana gima noteri no kende. Kata kidhi idhi gi omuom moromo gimidhi omo kende mondo kik ibend gi gombo nikech in gomuom moko.

Kuom higni mang'eny ma M-pesa osebedo katiyo, osekete mondo obed mayot ne ji tiyogodo. Omiyo an onge tek moro ma aseromo godo sama aketo pesa e akaontna.

Tijni nikod nengo e alworawa. Nikech ahinya ahinya, ochiwo chiemo. Mar ariyo, bende alot inyalo uso, kata oduma bende kochiek inyalo uso. To bang' use, inyalo yudo pesa mitiyogo e timo gik mamoko.

Chiemo ni ahinya ahinya ichame ka iyawo iye to kendo imadho pi mani eiye kaka juice. Kopogore gi mano, bende inyalo yawo iye, tigolo kuonde marocherego titedogodo chiemo. Mit ahinya!

Chiemo ni iluongo ni obuolo. Obuoloni igole e puodho, ng'enyne oti kende. Koro, kigole e puodho tiluoke maler. Kiseluoke maler, tichiele gi otungu gi nyanya gi chumvi kod mo. Bang' chiele, tinyalo chame gi gimoramora mihero kata kaka kuon kata ochele.

Kaka an manyathi manyako, tijena mag okinyi ,chakore gi; lwoko wang'a, rudho laka, timo ler mae ot, kotimo lwoko sende gi yweyo ot, kae to bang'e tedo chiemo ma gokinyi.

Bang' tich matek mar odiochieng', nitiere gik matimoga mondo ayue. Mokwongo, atimoga tizi odhiombo kodhiambo, mondo pacha oyue mos. Mar ariyo ahero yueyo ka amodho pi kendo kasomo buge.

Asewito omenda kokalo kuom jomecho eyor simb ong'ue. Gima natimo e wachno, en ni, nadhi kapolis. To mar ariyo manatimo, en ni naweyo mako simbe jogo ma ok ang'eyo. Ka ng'ato ogochona to ok ang'eye, tang'ado simbe mondo kik okwala.

Ji osebedo kalimo kuonde mitime orako mang'eny, nikech mokwongo losonegi ringruok. Kidwaro ni ringruokni obed e yo moro, ti dhi orako. Mar ariyo, orako kelo ne ji mor. Kitimo orako tiwinjo kimor kendo ijiwori.

Omenda aoro ne jooda kokadho kuom simo mar ong'we yamo manigi mpesa. Akao pesa ma antiere godo akete mpesa mara, bang'e taoro e mpesa ma margi to gigolo gitiyo godo.

Teknologi manyasani oketo gik moko mang'eny yot timo. Omiyo apps mag mbui ber ahinya e yor kungo. Gimiyo kata ok ochuno ni nyaka idhiye bank e ekung pesa kata igol pesani. Kuom mano, apps mag mbui ber e yor kungo.

Anto ng'enyne alimo kuonde thieth mana sechego matuo, kata seche ma adwa ng'iyo ka ngimana dhi makare. omiyo higa ka higa, kata ka ok abedo matuo, taneno ni alimo kar thieth mondo otimna nyiruok kendo ong'i ka an makare.

Teknologi ber e somb jopuonjre kod jopuonj. Ni mar omiyo ji yudo paro mopogore opogore mag gikmoko kuonde mopogore opogore. Bende inyalo yudo tudruok gi ng'ama ni mabor mulalru e paro.

Japuonj nyalo tiyo gi teknoloji manyasani, e miyo seche magipuonjo obed mamit, ka ginyalo nyiso jopuonjre vidio. Kagima opuonjo nitiere vidione e mbui, onyalo tang'o ne nyithindo, kendo ma nyithindo ne kaka gino chalo kata kaka itime.

Tiyo kod mbui mar eCitizen oseketo yudo gik moko kaka paspot kata opande obedo mayot ahinya ni mar oyie ne ng'ato ang'ata mani kamoro amora sa asaya mondo odonj eyi citizen mondo okwa.

Gini, kaka ilose e lworawa en ni, kosegole e puodho, to ikete motwo. Kosetwo maber, to bang'e iweye to kodhi chako wuok. Ka kodhi osewuok, tipogogo kodhi mabed maler tipiedho to inyalo tigodo e komo kendo kata bende inyal ti godo kaka chiemo.

Ayie ni chulo pesa kokalo kuom mpesa ber moloyo mimiyi e lwedo aching' nimar mokwongo, nitiere tuoche moko ma ichiwo kokalo kuom ng'ata chiel to ng'ama chielo kajii omulore . Kuom mano kang'ato omulo pesa to tuo to okawo omiyi ibende inyalo gamo tuo no.

Keno e bengi e yor mbui en gima ber kendo mayot kabisa. Mokwongo inyalo yudo pesani kamoroamora ma intie sa asaya. To yore keno mag bengi manyachon ok ber ahinya sani. Nimar nochuno ni nyaka idhiye ebengi in iwuon eka igol pesa to mano ok nyal bedo mayot samoro.

Gima aneno makelo mor kae ahinya ahinya en pesa. Kaendi chaloni mine nigi chama koro giromo mondo gigol pesa magikuno kata magikano aeto bang'e to gipogo. Pogo pesa kelo mor.

Tijni en tich m-pesa. Ma en kama inyalo dhi kete pesa esimbi, kata inyalo dhi gole pesa esimbi. Omiyo tijni e aluorawa, nitiere ng'ato manigi duka mar m-pesa kama ogolo neji e pesa kata oketo negie.

Yot kata pek mar yudo hola e bengi luwore gi gima idhi timo gi hola ni. Kidhi e bengi, to bro dwarore ni mondo iler gima idhi timo gi hola ni. Ka en mar ohala inyalo yude mayot to ka en mar timo gik matindo tindo to yude nyalo bedo matek. Kendo bengi kawo ohala kaluwore gi hola mane ikawo. Koro kikawo hola matin to ohala nyalo bedo matin bende to kikao hola mang'eny mar ndalo mang'eny bende ohala ma bengi dhi yudo dhi bedo mang'eny.

Kidwaro hola mar chako ohala, inyalo kawe e bengi kata e SACCO. Koro ka in e SACCO moro amora to inyalo kawe e SACCO nikech SACCO dhi miyi thuolo maber kendo idhi duoke mos mos gi ohala matin.

Mondo itim tijni nyaka ikuong ing'e ni mar due kata bang' juma in gi pesa maromo nade? To pesa ma ingodono ema ikaw to indiko gigo ma ingodo, gik midwaro gich bechgi king'iyo gi pesa ma intiere godo.

Gima aneno ka en passport, to gima asewinjo kuom passport en ni: kidhi manye e apis mar sirkal yude ok yot kendo onyalo kawo ndalo mathoth kata matin seche moko mondo iyude.

E seche ma an kod penjo kaluwore kod akaont mara mar bengi. Kaluwore gi kama antiere, ahero tiyo gi yor mbui mondo apenji. To ka atemo gi yor mbui to ok ayudo konyruok, to adhie bengi mantiere machiegni koda mond ayud kony.

Nitiere kinde mane asedhi e bengi kane adwa yawo akaont. To ndalogo ne ok ang'eyo kaka iyaw akaont. Omiyo jokony jonyiew e bengi nokonya molerona ma ayaw akaot na maber.

Ebengi mani buta, eyore mag tudruok gi jo ng'iewo yudore mayot ahinya. To kata kamano, lokruok madaher ni gitim, en ni kombe moket mag rito mondo omedi, nikech seche moko ji ng'eny ma jomoko ok yud kar bedo.

Kata obedo ni nitiere jotich mag bengi kamoro amora kuonde tee e Kenya, aneno ni ATM pod nigi berne nimar bengi ok nyal bedo kamoro amora nyaka ei piny. Omiyo ATM konyo mar ji yudo pesa mapiyo piyo. To kendo bedo ni nitiere ATM miyo ji mang'eny ok ried e bank ka gidwa golo pesa.

Huduma Centre konyo ahinya eweche sirkal. Omiyo otiyo wuok tich nyaka ngeso. Chakre wuok tich nyaka tich abich, otiyo chakre saa ariyo gokinyi nyaka saa apar odhiambo. To chieng' sabato kata chieng' ngeso, iyawe chakre saa ariyo gokinyi nyaka saa auchiel mar odiechieng'. To chieng' jumapil to ok oti nimar ji yweyo.

Ka aneni gini, aneno kar kano pesa, kot kokalo gi yor simu. M pesa, ng'ato ang'ata man gi simu nyalo tiyo kode eyor oro pesa, kano pesa kata yudo pesa kloa ir ng'at machielo.

E simuni aneno app mar Tala. Tala kony e miyo ji gowi. Omiyo, an natiyo kode e kawo gowi mapiyo mapiyo, sama alewo kamoro.

Mae en oro pesa kokalo gi yor mpesa. Odiochieng' mokwongo manatimo kama ne oorna pesa kokadho kuom mpesa mana dhi ma agolo pesa ma atiyo godo.

Somo mar ong'we yamo ber moloyo somo mar achiel kachiel ei iklas nikech mokwongo, ok ochuno ni nyaka wuoth kuma odake mabor kate i piny madhi nyaka e skul, ngata ngata nyalo somo kamoramora ma gintiere. Mar ariyo inyalo wiloru gi paro gi joma ok ni kata machiegni kodi, omiyo somo mar mbui kata ong'we yamo ber moloyo mar achiel kachiel.